Ore ena naa emirare oldukai sapukin anaa supermarket. Ore ena mirare naa enetipat oleng amu, intokiting itum intokiting pookin niyieu tenebo. Ore eniare, naa ore bei enye naa esidai pi tolainyang'ani amu kelelek pi. Ore eneuni, ore eneuni naa bei ontokiting' enye naa kigero teine. Pee eyiolou olainyang'ani ajo iropiyiani aja nai tosha enkinyang'are enye.

Kore ena naa ukulima olmoogo, ore naa olmoogo naa sidai oleng' amu keisaidia iltuna naa ke endaa sii. Ore ene are naa eisaidia ninye iltungana pee etum iropiani eimu emirare enye ele moogo. ore ene uni, epiki sii aitushul we enkurma pee eokieki oloshoro naa keata sii afya too iltuna pookin.

Ore ena naa enkadi naitumiya ilaasak le sirkali aitainye iropiani enye, o lmushaarani. Ore ena kadi naa sidai oleng' amu, eitayu ake oltung'ani iropiani enyena nemetii olikai tung'ani oyiolou ajo iropiani aja eitayio. Naake epik ele tung'ani peyie meyiolou taani ajo iropiani aja, pee metumi atupurie ninye iropiani.

Ore esiai e programing, naa esiai naitamoki inkera kutitik, eneiko pee eitumiya ninche enkompyuta, ore naa esidano ena iai e programing naa, nabo, ore pee eidip enkerai sukuul ashu enchoto premari, naa kelo ninye sekondari neyiolou naa duo ataasa pookitoki aitumia ena toki naji kompyutta, naa keitelelek sii too intoiwuo pee meitoki aawuonu aitumia iropiani kumok arik enkerai pee elo aisumare, esiai e kompyuta anaanta eidipa naa ninye aa kiti, neaku ene dupoto oleng' ena siai naa keisaidia naa iltung'ana kumok, neisaidia sii inkera pee ebulu eyiolo isiaitin kumok.

Easishorereki naa imashinini o barafu tewueji o nkiri tenkaraki, ore naa nkirik naa kesioki ainyala teneteyieng'aki inkiri, meishu hata ewiki nabo. Kake ore teneetai kuna mashinini embarafu, naa keret kulo amirak peyie ekonor ninche inkiri enye, nebik sii ombaka netum kulo ainyang'ak loo nkirik, neret sii kuna kiri mincho einyala nemencho eng'uoyu sii neaku sidai ena mashini oleng'.

Ore toki alani nataasakini naa, nabo, eatai enkolong' nashomo sokoni ajo alo ainyang'u intokitin , nalo ewueji nabo naliki entang'ile namirisho teine pee aisho inambai pee apikaki iropiani esimu, kake nekialanu naisho inambai nemee inenyena, napikaki olikai tung'ani inambai, iropiani nepuo, ore naa alo adol enkarna mee ene enanaduoo tomononi, ore alo ashukokino oladuo tung'ani otang'amayie iropiani te esimu, netaara ninye esimu enye, ore naa aitoki ore elo aabol esimu naamor naa ninye naajoki paatum aing'or inambai ewuen eitu apik iropiani inambai torok nemee nena.

Ore na elaata osuruni na sidai tebiashara tenkaraki eetae na kulo biasharani naata ninche meetae isimui neaku kore ninche ishori ake ropiyiani nemepikakini tenkoitoi e empesa.

Ore ena na oloper lenkare oima katikati olchamba lounore irpaek ore na enasiai na keyau na enchan esapuk osii embaret nitu eoshiblainini sapukin tonchot ealuo mincho eiamu enkare katikati olchamba ainyal intokitin natuunoki tolchamba.

Ore enabae na enetipat oleng tolaturok enetipat tenkaraki isho na ntokitin natuunoki tolchamba neponiki mbolea na ore si mbaliti naiminie embolea tenkaraki eunore na kisaidia na ashuku nishi si kunatokitin ebuku o afya

Ore ena na emirare e omena, ore ena omena nake endaa toltung'anak. Ore omena epuo lopeny omirrepuo na ninche aitau tiatua enkare neyauni neponu apik enkolong negeluni si kuna naata olchafu nepiki kando nenangari ore na kulo omena ake neyauni apik metoito pemeinyala na ake nincheetom emiritae neaku esidai enabiashara amu kisaidia ltunganak amu minyala tenkiti rishata dorop.

Ore enna naa eunore orkiek arashu imaua apik ninche nursery , nengasi naa aitubulu metabau kiwango nayae olchamba sapuk nepuoi naa ninche aun petumoki atubulu. Ore nee enasiai nelelek naa amu iyau ake nkulupuok nipik enakrdasi , nindip naa nibukoki enkare , nipik sii ena mauai ashu eleshata liunito , sidai naa amu ore ilo aitayu tene nemeeta sii shida nilo apik , nilo aun ninyiala.